Chichi komii kokeishei mi kokee ngororik ,kee ngororik kole ,supos icheng' beko che lalangen ak mwata akinyo anyun irat artet komye si masumbuani yo mii ikeee ngitar kunoto ihun kinaik ap artet akiile mwata sokoek raisi kekee ak itau ikei anyun ikei ako kopok cheko nda koim cheko sittyo iyatite artet, cham kekee petushek konyil aeng eng petut nda ngele konyil aenge asubui ndaa akot jioni, kitar ikee ikochi warwet kochuchun nda mi warwet

Kamito ketesiet nepa citizen kakingalale nepa eldoret amu kamito rais Ruto olindo mbakot rani kamii kwendi kanisa yundo

Nitoni komabo kkutit bo kokoek chutok. lakini mwae kole aine sikochamei kokoek kokol pandek kosir mwoko. Amu pandek keboishe eng kasisiek tugul. Cham kechobe kitherik, kechobe kimyet. Lakini mwokoyat ko makiboishe eng yotak.

Nthani ko nyalwet ,nyalwet chutachu ko cho tepee nyukunyek akomii koiye maanik nyalwanda, kakoi ii maanik chi so kosich lakok chi

Bankishek koriptoikole chepkondok kwai eng mbakaishe ,nepa tai korupe sheria chepa koret noto emet noto akoripe matakichor chepkondok kwai ara ngoit kopuchi chi kowal chepkondok ntani kowal koek chepa koret aenge ni kirichistan kampunit negwai eng yoto so kowekchini chepkondok akokonor kunoto

Boisioni nepa kerip sakamik ak kekas kumyat nepa sakamik kotori pich ochei amu ngokas raa chito kumyat kotoriti kechapee kumyat noto kerchek amu cham kopaishe biko alak kuu kerchek alak kopaishe kumyat noto koripe chakulek mataaripikanso haraka ,kumyat ngealda konyoru chito faida saiti ako toriti uchumit ap kenya ak emet ndo kopok ,ngikol beka kuk koo sokamik ngonyo konam mauat noto koip bek choto ak mauat ake ngonget mauat ngung ak ketik kuk kosich

Boisioni ni kopa wakulima cha ripe farasishek nda cho ndoi farasishek nda muj raa chito ne ae boisioni ko ae boisioni so kopkaa watalii koker farasishek chuta ak nyor chepkondok ,boisioni kotoriti bik ochei amu farasi kepaishe muj ipaishe iwendi wei nda iipe tukuk nda ilae tukuk kuk tena kotoroti yo imeche iyon tuka kopa komosin nda kwai tukuku chutachu kotariti ochei

Cham aame anee vitamins ak amitwokik che ripe porto nyu, vitamins ko amitwokik ngele maembek machungwek, afakatoinik iam kwek iam spinach iam kapichot choto ko vitamins cho punu mbar ,amitwokik che ripo porto ko chuta ak cha kanye koet porto ko panyek ak amitwokik cho alake marakwek ko choto che kanyi koet porto ,che ripe porto ko chutachu vitamins che ripe porto manamin koroito

Achame kenyaya ing kaa lakini melin saiti ,yoo ama metit kityo ko yooa acheme kenyaa kityo ing kaa lakini sana sana achame kenyaa ing sipitali amu sipitali kondoi daktarishek che ngen ugonjwait noto akongen kerchot nepo koroyoto kotariti pich amu ngiwe raa sipitali kengen koroito ne kanamin aketariin komye, ngindii moet keunum komye si sop haraka, achame kanyayet ap sipitali ane

Boisioni ne kebae tuga kepoishe hay ak sakariik chekangingaa koba maana chei, koba kamanut amun toreti wakulima chechang koriip tuga mbo akot ndamatinye imbaaret ne aamei tuchuto, kesei bandekwai kityo ako ngaa tuguchuto ako toret tuun mami ole aame tuchuta kotoret ochei amun melin suppose kotindoi chito imbaaret neo neakatee tuga, much kochop kityo zero grazing eng yo ako bae tuchuta kila konyor, koetu tuga ako nyoru tuga chakulekwai ako nyor mkulima keswekchi ngele chego nda pendo, kotoreti ochei pendo.

Koroi ko matya kenyoru eng olinyo, alakini koroi ageere cham kepoishe kekesei suswek nda ketile suswek, maraisishani tuguk ngele machei kotil kopoishen slashait kotoreti ochei kotilei tuguchuto amun tilei haraka ochei ngele kakotil suswekab tuga, ngele oats ko raisi ochei ketilei yon kakikes.

Boisioni nepa kekol ngwek chechang' keae kole korok ichenge keswek ap kwek chuta chutachu ko kapichek, ngotar ichenge nginyoru keswek itutan ichap nasarit sistyo itutan gwek kuuk akipis kila ako konyi arawaeshek aeng nda aeng ak nusu yo kakoim kekol kekolchi raa mbaret ,hiip itutu komye ak ichap, tai snee kaichap mbaret korok komye ,mbaret nthani ichape komye indeni keturek ak icheru tukuk tukul cho sumbuani ak inde keturek chuto raa ak ipal kepenonik akikol anyun choo kwetutan cho kakoim kekol inde ak ikol anyun iripe kole ngotar wiki aenge ipis inde kerchek chepa kutyek inde kerchek chepa koek green ak inde postpet ak ipis ak beko akikany koet, ngoitio ikes ak ialde

Boisioni, mi piput nekabun yon nenotok koibu beek akonde ng'wonyut ab kitunguik .Boisioni ko toreti wakulima amun melen iibu sprinklaisiek ibiten, chu komoboisien pesa chechang' ako tuguk chekakikol konyoru beek akirib missing manyii ng'atatek yotok ko ikere kakoechekitun akosich komye amun kanyor beek komye.